Cibũ wa gũitũ etagwo senior cibũ Mathenge. Na arũgamĩrĩire gĩcigo gĩake nĩ Mũkũyũ, kĩria kĩrĩ mwena wa Mathĩra, kaonti ya Nyĩrĩ. Wabici ciake cikoragwo Gatiko kwa-borithi. Akoragũo arũgamĩrĩire matũra mana ma gĩcigo gĩake na nĩmo Thaithi, Mũtathi-inĩ, Gatiko na Ngainĩ. Koguo agĩathana akoragwo agĩteithania na anene a matũra maya mana, nĩgetha makahota kũrutithania wĩra wega.

Harĩ iturwa iria ciothe ithuranagĩrwo, kĩrĩa kĩgũcagĩrĩrĩa akenya aingĩ makĩria nĩ kĩa mũnene wa bũrũri. Na kĩrĩa gĩtũmaga makorwo na bata mũno na gĩturwa gĩkĩ nĩ atĩ mũnene wa bũrũri nĩwe ũngĩhota kũrehe mogarũrũku, na maũndũ marĩa mothe mathiaga thĩiniĩ wa bũrũri makoragwo maũmanĩte na wabici ĩno ya mũnene wa bũrũri, koguo nĩ makoragũo makĩrora mũno tondũ nĩ maramenya maũndũ mothe, nĩho magũcenjeria.

Ĩtũrainĩ ritũ rĩ nĩkũrĩ marĩtwa makoragwo na andũ aingĩ, ũgakora hakuhĩ omũciĩ omũciĩ kwĩna mũndũ wĩna rĩtwa rĩu, ma arũme marĩa makoragwo me maingĩ mũno rĩ nĩ marĩtwa ta Mwangi, Maina, Mũrĩithi, Wambũgũ na Wang'ombe. Namo marĩtwa ma atumia marĩa maingĩ gwitũ nĩ Wanjirũ, Wanjikũ, Njeri, Wairimu na Nyambura.

Ateti arĩa marĩ gatũ gĩcigo-inĩ gĩitũ rĩ, wambere nĩ ngabana, tondũ nĩwe ũkoragwo arũgamĩrĩire maũndũ mothe ma ũkũria na ũthii wa nambere wa kaontĩ. Wakerĩ nĩ mũmbunge, tondũ nĩwe ũthiaga kũheana mawoni na mũrũgamo wa gĩcigo gĩake mbunge-inĩ ya bũrũri. Wagatatũ nĩ kanjũra ũrĩa ũcagũrĩtwo gĩcigo-inĩ gitũ, tondũ nake nĩwe ũrũgamagĩrĩra andũ mbunge-inĩ ya kauntĩ. Wakana nĩ kanjũra wa gũthukio, wa mũico nĩ maitũ wa kauntĩ.

Mũtongoria wa bũrũri ũrĩa njũĩ warutire wĩra mũnene wa ũkũria rĩ nĩ mũgathe mwaĩ wa Kĩbakĩ. Wa mbere nĩ atĩ nĩatũmire gĩthomo gĩa primary gĩtuĩke gĩa burĩ, koguo akĩhotithia andũ aingĩ mũno matangĩahotire gũthoma mahote gũthiĩ cukuru. Wa kerĩ nĩ atĩ ũthondeki na wararamia wa barabara nĩwe wambĩrĩirie wĩra ũcio. Na wa gatatũ nĩ atĩ hindĩ ya wathani wake rĩ thitima nĩ cĩahotire gũtwarwo matũũrainĩ maingĩ bĩu thĩiniĩ wa bũrũri.

Maũndũ ma ũrathi wa rĩera bũrũrinĩ wa Kenya rĩ marutagwo nĩ rũhonge rwĩtagwo Kenya meteorological department. Aya nĩo mathuthuragia na makanĩrĩra ũrĩa gũgũkorwo kũhana. No mauge nĩ gũgũkorwo na mbura, rĩngĩ ũna nĩ gũgũkorwo na mĩaraho, rĩngĩ nĩ gũgũkorwo na riũwa inene, kwahota gũkorwo na kĩhuhũkanio, kwahota gũkorwo na gĩthingithia. Maũndũ maya mothe nio mathuthuragia na makanĩrĩra nĩgetha andũ magakorwo moĩ na makahũta kwĩharĩria.

Hĩndĩ ĩrĩa thũkũma ciakwa ci mũgũnda rĩ, kĩrĩa gĩcithũkagia kaingĩ nĩ tũgunyũ na ũme mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na rĩua. Ũndũ ũrĩa njĩkaga nĩ atĩ nĩ handaga ndania kũu gatagatĩ-inĩ na ngona taiteithagia kũnyihanyihia tũtambi kana ingĩrekereria kũgĩe na ria rĩa mũthemba wa mũbangi, o na rĩo nĩ rĩteithagia. Ici ciothe cingĩaga gũteithia nyone nĩ kũrathuka mũno nĩ hũraga ndawa.

Arĩmĩ a gũitũ thĩkũ ici nĩ mambĩtie kũhũthĩra bataraitha ĩtarĩ na chemical, ĩtagwo bio bataraitha. Ũrĩa mareka mũndũ aramba gũthimĩrwo tĩri, ũkerwo tĩri wakũ nĩkĩĩ ũbatarĩte, nĩkĩĩ ũngĩongerera na nĩkĩĩ ũngĩnyiha nyihia. Na oho magakũĩra bio bataraitha ĩrĩa ũbatiĩ nĩ kũgũra. Na arĩa marahũthĩra nĩ ndĩrona ta ĩroka wega. Ningĩ nĩ kũrĩ arĩa marahũthĩra mathũgũmo mambũkũ, na onamo nĩ marateithia kuongerera maciaro ta marĩa marakoragwo nahau kabere.

Niĩ nĩ hũthagĩra ndawa ũrĩmi-inĩ wakwa, tondũ kaingĩ njĩra cia ndũire nĩ iremaga kũgirĩrĩria mĩrimũ, mũno mũno tondũ ndirarĩma ndĩ wika, ũguo na mĩrimũ na tũtambi nĩ tuumaga mĩgũnda-inĩ tũgoka gwakwa. Ũndũ ũrĩa njĩkaga nĩ atĩ hũũraga ndawa tene, nĩ getha indo ici igakũra, ingĩgakinya kũgethwo ĩgakorwo ndawa nĩ yathirire hinya, kwoguo tũkĩrĩa tũgũkorũo tũkĩrĩa kĩndũ gĩtarĩ na chemical nyingĩ, kana kĩndũ gĩtarĩ na kĩndũ o na kĩmwe kĩũru kĩngĩthũkĩra mĩĩrĩ.

Mũgũnda-inĩ gwakwa hũthagĩra njĩra nyingĩ kũhũrana na tũtambi, ta mbembe-inĩ kaingĩ njitagĩrĩria mũhu tondũ nĩ ũninaga tũgunyũ, nakuo thũkũma-inĩ ngahanda ndania na ngahanda rosemary kũu gatagatĩ-inĩ, na rĩmwe o na ngarekereria maria ma mĩbangi mamere kuo tondũ nĩ maninaga tũtambi nĩ ũndũ wa mũrukĩ. Aya nyanya-inĩ nakuo rĩ, rĩmwe nĩ therũkagia marũrũ, ngahũũra na maĩ macio, na ingĩona matinateithia ngahũũra ndawa.

Ĩno nĩ bunda ĩkuĩte tũri na kabũyũ na ĩ handũ he na nyeki ĩhana ta ĩrĩ nyũmũ, kũoguo nĩ kũroneka nĩ hĩndĩ ya riũa. Rĩu, twana tũtũ twa mbũri twohereirwo wega nĩ getha tũtikagwe. Bunda nĩ ĩteithagia mũno tondũ nĩ ĩingagĩra kũndũ ngari ĩtangĩhota kũingĩra na ĩkaumĩria mĩrigo. Na ona kndũ kwĩna irĩma gũtangĩingĩra o na nduthi-rĩ, bunda nĩ ĩhotaga kũingĩra na ĩkambatia, kwoguo nĩĩ ĩhũthĩkaga mũno harĩ kuumĩria mĩrigo.

Ndariri cia mbere cia mũrimũ nyanyainĩ rĩ nĩ mathangũ macenjagia makagĩa na tũarama tũhana ta kũigĩrĩra ningĩ mathangũ oro macio makambia gũcenjia rangi magatuĩka ma yerũũ na ningĩ ona mathangũ makambia kũhana ta marekũnja, mũmera ũcio ningĩ ũngĩkorwo na kĩro ningĩ nĩkĩambagia gũitĩka. Marigũ namo rĩ ndariri ya mbere nĩ atĩ macoya nĩmambagia kũgĩa na rangi wa yerũũ na magathie mahana ta maroma.

Ũria njĩkaga mũgũnda-inĩ gwakwa nĩgetha igunyũ itige kũananga mĩmera rĩ, nĩ atĩ, akorowo nĩ mbembe-inĩ njitagĩrĩria mũhu nĩgetha igunyũ icio ikora. Akorwo nĩ ta nyanya-inĩ ngahũra na maaĩ therũkĩtie ma marũrũ kana rĩmwe o na ma mbakĩ. Kwaga ũguo ngahũra ndawa. Nakuo thũkũma-inĩ rĩ, handaga ndania, ngahanda rosemary, na ngarekereria mĩbangi ĩkũre kũu gatagatĩ tondũ mũrukĩ ũcio nĩ ũtũmaga igunyũ ciũre.

Ĩno nĩ ndingoing'o, na nĩgũthondeka ĩrathondeka nyũmba yayo. ĩthondekaga nyũmba na ndoro kana na mai ma ng'ombe, nĩ mo metatwo rũrua. Na yũkaga ĩgathondeka kanyamũ ge gathiũrũrĩ nĩgetha ikahota kũgaragaria, ĩgatwara harĩa ĩgũthiaga gũaka. ĩgoka ĩgathondeka ĩkĩgaragaragia tũingĩ nginya rĩrĩa tũrĩigana, ĩgathondeka nginya nyũmba ĩgaakĩka yothe ĩkarĩka.

Thigari cia barabara no iteithie ciana na andũ arĩa mena mawathe na rĩngĩ andũ akũrũ gũkĩra barabara, angĩkorwo harĩa harakĩrĩrwo ti handũ hega. Rĩngĩ hena ngari nyingĩ mũno irahĩtũkĩra ho, kana akorwo ngari iria irahĩtũkĩra ho nĩ irathi ihenya mũno. Rĩngĩ hena kĩndũ ta gĩthioro, kana rĩngĩ nĩ kuurĩte, kwoguo gũgakorwo mũndũ ũyũ rĩ, arĩ wika no aremwo nĩ gũkĩra kana aritũhĩrwo mũno, kwoguo makamateithia.

Aya nĩamemba a mbũndi ya kambũni na nĩmũcemanio menaguo rumuinĩ ya mbundĩ. Mũcemanio wa kũarĩrĩria maũndũ megie kambũni ĩyo. Aya nĩo mathondekaga mawatho marĩa makũrũmĩrĩrwo kambũniinĩ ĩyo na maũndũ mothe mangĩkinya gwikwo makoragwo marĩrĩirio haha marĩa magũĩtĩkĩrio magetĩkĩrio haha marĩa mekũregwo makaregerwo haha na kũngĩkorwo kwĩ nondũ kana ngucanio kambũnĩ ino rĩ, aya nĩo metagwo makarĩrĩria.

Ĩno nĩ nduka ya Safaricom, na gũkũ nĩkuo andũ mathiaga hĩndĩ ĩrĩa marabatara ũteithio wa ũtungata ũyũ wa Safaricom na o kuo andũ nĩ mathiaga kũgũra thĩmũ cia cabarikomu. Niĩ nĩ thiĩte ndukaiĩ teno maita migana ona. Rĩa mbere ndathiĩte kũgũra raini njerũ, rĩa kerĩ ngicoka tondũ raini yakwa nĩ yorĩte na nĩ ndendaga gũcokerio raini oro ĩyo na rĩa gatatũ nĩ mbeca ndatũmĩirwo ikaga kũngĩnyĩra, kũoguo ndathiĩte kũrora nĩkĩĩ gĩtũmi, na rĩa mũico nĩndĩ ndathiĩ kuo kũgũra thimũ.

Thimũ ĩno nĩ ya mũthemba wa samsung A04S, nĩnjikarĩte nayo ta mĩaka ĩrĩ na ndĩrĩ yangia ona hanini kwaga kũruta wĩra wega, no gĩcicio kĩaunĩkĩte na ngĩtwara kwa bundi gĩgĩthondekwo. Ingĩkĩra thimũ mwaki na ĩihũre nĩĩthiaga ta thikíũ igĩrĩ na nuthu no tondũ kwĩ hĩndĩ gũkũ gwitũ kũraga thitima-rĩ o hwa-inĩ hwa-inĩ nĩnyendaga kũmĩkĩra nĩgetha mũthenya ũyũ ũngĩ kũngĩkorwo gũtirĩ na thitima ĩgakorwo ĩ njihũru.

Maũndũ makĩhistorĩ marĩa manahanĩka rũgongo rwa irathĩro rwa Kenya rĩ, wambere nĩ atĩ mĩaka ya tene ta mĩaka mĩrongo itatũ ũguo mĩthiru rĩ, nĩkwarĩ na mbara yetagwo ya cifta, arabũ ta mĩaka ikũmi na kĩndũ mĩthuru, nĩgwatharĩkĩirwo nĩ andũ a Al shabab magĩthiĩ kware maita merĩ namakĩuraga aruti a wĩra a kũu. Na tamiaka ikũmi ũguo mĩthiru rĩ, cukuru ya yunibacĩtĩ ya Garissa nĩyatharĩkĩirwo no Alshabab na makĩũraga arutuo amwe na amwe makĩgurario ũrũ.

Aya nĩ andũ a rũrĩrĩ rwa kĩmaathai, na maikarĩte handũ nja mahurũkĩte. Hena mũthiri ũikarĩire njũng'wa, na andũ aya angĩ, atumia na ciana maikarĩte thĩ. Mũthuri nĩ gũthaka arathaka na kana kamwe, nao atumia nĩ kwaria mararia na twana twa tũirĩtu, magĩtuonagia kũruta tũmawĩra. Andũ aya mekĩrĩte nguo ciao cia ũndũire cia macuka, na makegemia na mathaga mao ma gũĩkĩra ngĩngo-inĩ, na mekĩrĩte iratũ cia nyamũga.

Mbara ĩrĩa ĩharaganirie thoko ũmũthĩ rĩrĩa mũici anyitirwo akĩiya thimũ ya mũgũri, ndinona ta ĩkwagĩrĩire tondũ thoko yaharaganio andũ nĩmatigire kwendia na andũ mainũka, rĩu ũrĩa gũkwagĩrĩire nĩ atĩ mũici ũcio angĩnyitirwo na atwarwo borithi nĩgetha andũ mahote gũthiĩ na mbere naa mawĩra mao na nginya onaa agũri matige gũĩtigĩra gũkaga kũu kũgũra, tondũ rĩu kuonekanire tarĩ kũndũ gũtarĩ kwega kwoguo ona mũndũ no age gũgacoka kuo kũgũra.

Ũyũ nĩ mũthũri mũniaruniaru mũmathai, na nĩ mũbĩra wa magũrũ arathaka. Ona arĩ mũkũrũ o ũguo nĩ aroneka nĩ mũndũ arĩ na hinya. Ekĩrĩte nguo ndune cia macuka na ena thaa guoko, na nĩ anyitĩte na guoko rũthanju. Thutha wake harĩ na andũ mamwĩroreire makarigwo mũndũ mũkũrũ arahota gũthaka atĩa, no nĩ aroneka nĩ mũndũ ũmenyerete gũthaka, na rĩngĩ na kũruta mawĩra koguo arĩ ona arĩ o nahinya ona arĩ mũkũrũ.

Maya nĩ mathandũkũ ma ibati mabangĩtwo me maingĩ hamwe nogũkorwo mathondekeirwo gũkũ kana akorwo marathondekeirwo kũndũ kũngĩ mararehwo gũkũ kwendio, mathandũkũ ta maya kaingĩ magũragwo nĩ arutwo arĩa marathiĩ cukuru cia gũkomwo tondũ nĩmahingĩkaga na kuburi na matithũkangaga ta mondo ici ingĩ kwoguo mũndũ agũra ithandũkũ rĩmwe nĩrĩgũikara mĩaka ona norĩikare ta mĩaka ikumi ũngigabatara kũgũra rĩngĩ.

Ũrĩa njĩkaga nĩgetha mũcara wakwa wa o mweri ũigane mweri mũgima rĩ, nĩ atĩ, nĩ kwandĩka nyandĩkaga mahũthĩro na mabataro makwa kũringana na bata wamo. Tarĩu ngambĩrĩria kũmenya nĩ ngũrĩha nyũmba, kũgũra irio, nĩ ngũrĩha cukuru, ngathiĩ nĩngĩ ngamenya nĩ ngũtũmĩra mũciari mbeca cigana-ona, ngacoka ngandĩka mabata maya mangĩ kũringana na ũrĩa marathiĩ matarĩ na bata ũcio mũnene. Nĩngĩ marĩa ingĩhota kweheria ngeheria, ngeheria nĩgetha mbeca icio ikahota kũigana.

Ũrĩa njĩkaga nĩgetha nganogora mwĩrĩ wakwa rĩ, nĩ atĩ o rũcinĩ o rũcinĩ nĩ nyumaga nyũmba ngatengera ngakinya kĩharo kĩ hakuhĩ na gũkũ gwitũ na ndakinya kĩharo ngatengera ta maita matano ngacoka ngacoka nyũmba o ngĩtengeraga. Ningĩ hwainĩ nĩ nyumaga ngathiĩ magũrũ hindĩ ĩyo nditengeraga no gũthiĩ thiaga hiuhĩte ngathiĩ ta handũ ha kiromita ithano ngacoka ngacoka nyũmba na o mũthenya o mũthenya nĩ ndutaga wĩra njũĩ nĩ ũkũnogora wĩra ta rĩngĩ kũrĩma kana kũhanda kana ona rĩmwe gũcimba.

Gwakwa nĩkũrĩ mũbango wa mĩrĩĩre na ũrĩa njĩkĩte nĩatĩ nyandĩkĩte o mũthenya o mũthenya ngandĩka nĩkĩĩ gĩkũrĩo rũcinĩ nĩkĩĩ gĩkũrĩo thaa mũgwanja na nĩkĩĩ gĩkũrĩo hwainĩ. Ũrĩa njĩkaga nigetha hote kũrũmĩrĩra rĩĩ nĩ atĩ ndoraga kĩrĩa gĩkarĩo rũcio ngaharĩria na angĩkorwo ndĩrĩ nakĩo rĩĩ ngathiĩ ngagũra o gatene nĩgetha ngĩkinya kũruga gĩgakorwo kuo. Mũbango ũyũ nĩ ũteithagia mũno tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa itarĩ hakuhĩ rĩ, arĩa matigũo mũciĩ nĩ mamenyaga kĩrĩa mekũruga matagũtangĩka.

Kwĩnja bara na itinga nĩ ũndũ ũrĩ bata, na nĩ wagĩrĩire gwĩkwo thutha wa ihinda rĩigana ũna tondũ o ũrĩa bara ĩrathiĩ ĩikarĩte kuuma yathondekwo rĩ, noguo mahiga marĩa mararĩ ho makuagwo nĩ maĩ, bara ĩkaihũra ndoro na hĩndĩ ĩrĩa kwaura ndĩgerekaga.No yenjwa na itinga na rĩngĩ ĩitwo mahiga rĩngĩ rĩ,o na kũngiura mũno bara ĩo rĩ, andũ no mahotaga gũthiĩ, na ngari nĩ ihotaga gũthiĩ, na ĩgakorũo ĩ njaramu wega kwoguo o na ngari igĩrĩ no ihĩtũkane o wega.

Ũrĩa njĩkaga ndokĩra nĩ atĩ nyambaga ngaikarĩ thĩĩ ngahoya, ngacoka ngoya kĩrĩkanĩro ngathomathoma ,ndarĩkia ũguo ngoya thimũ ngarora kana he mũndũ hihi ahũrĩire kana hena ndũmĩrĩri ĩkũbatie gũcokia na ihenya yakoorwa ĩho ngacokia ndarĩkia ũguo ngathii ngekinya, ngethamba maitho ,ngathiĩ rikoinĩ ngambirĩria kũruga cai narĩngĩ kĩrĩa na rĩngĩ kĩrĩa ngũmbangĩte kũruga, ngaruga, ngarĩkia ngathambia indo .

Njamba ĩrĩa ĩkũngũyagĩrwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa jaruo rĩ, ĩtagwo Luada Magere, ĩ no yarĩ njamba ya ita na yarĩ njĩtigĩre mũno tondũ kwerĩkanaga atĩ o na angĩhutio ndatihagio na gũtirĩ ũndũ ekaga. Luada Magere nĩ arũaga mũno na andũ a Nandĩ na akamahota na rĩmwe magakua nginya ng'ombe ciao. Luada Magere mũico-inĩ nĩ mũtumia wake wakerĩ aarĩ mũnandĩ wamenyire atĩ kĩruru gĩake kĩngĩtihio nĩ kĩuraga thakame, agĩthiĩ akimũcukanĩrĩra na andũ aya a nandĩ nĩ o mokire magĩtheca kĩruru gĩake agĩkua.

Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarutĩra wĩra mũciĩ itarĩ na mũrori rĩ, ũrĩa njĩkaga nĩguo hingie maũndũ marĩa ngwendaga kũhingĩa nĩ atĩ nduaga na itua ngũruta wĩra matha maigana ona na ndikũhurũka matha macio matathĩrĩte, kana ngauga ngũruta wĩra kuuma haha, nginya haha na itakinyĩtie hau ndĩkũhurũka. Nangeka guo nĩgetha ngatigĩrĩra ũndũ ũrĩa ngugĩte nĩ ngwĩka nĩndarĩkia o mũthenya oro ũcio.

Niĩ na arata akwa rĩ ũrĩa twĩkaga nĩgetha tũgaĩkara twĩ hamwe rĩ nĩ atĩ nĩtúĩkaraga tũkĩng'etanagĩa hĩndi ĩria twahota gũcemania tũgacemania tũgaikara thĩ tũgakenanĩra no tondũ rĩmwe mĩhango nĩĩngihaga rĩ, twahota gũcemania ta rĩta rĩmwe tu mweri, maita maya mangi kaingĩ ni thimũ tũhũranagĩra rĩngi o mũthenya kana onakorwo nĩ ta rita rimwe he kiũmia. Ningi hangikorwo hena mũndũ wĩna gathĩna kana bata ona ũriku nitũthiaga kũmũng'etia na tũkamenya ũria aĩkaire. Andũ mangĩhitania tondũ andũ nomakĩhĩtanagia rĩ, tũgaikara thĩ, tũkarĩrĩa na tũgetha kĩhonia.

Andũ mangĩgũranĩra ngari rĩ andũ a bamĩrĩ ĩmwe rĩ, wa mbere nĩ atĩ no nginya mambe maikare thĩ matanagũra ngari ĩyo mamenye nĩ ya mũthemba ũrĩkũ makũgũra na o mũndũ o mũndũ akũruta mbeca cigana, metĩkanĩria ũguo mamenye nũ ũrĩtwarithagia ngari nũ ũrĩmĩkaga atĩa, nũ ũrikaraga nayo, akorwo nĩ ngari ĩrathũkũma, maiguanĩre o mũndũ o mũndũ arĩ heagwo mbeca cigana, ningĩ ngari ĩno ya thũka marĩkaga atĩa maũndũ maya mothe no nginya maikare thĩ na maiguane.

Mathaa makwa ma kũhurũka rĩ, ingĩkorwo ndĩ mũnogu nyambaga ngakomakoma nĩgetha nganogoka wega ndarĩkia ũguo ngaikara thĩ ngerorera tibii wega itarĩ na ihenya ingĩnogio nĩ tibii ngoya thimũ ngaingĩra nendainĩ cia ũkinyanĩria ngathiĩ Facebook ngathiĩ Tiktok ngerorera vindeo cia mathekania angĩkorwo harĩ onamahinda ngathiĩ rikoinĩ ningĩ ngaruga keki kana ngaruga mũkorogo tondũ ũcio nĩ ũndũ ũngenagia.

Rita rĩakwa rĩa mbere gũkĩrĩra barabara handũ hathondekeirwo andũ arĩa marathiĩ namagũrũ rĩ, nĩndakenire mũno tondũ onakorwo barabara ĩyo yarĩ na ngari nyingĩ ciathiaga ihenya, ciakinya hau nĩciathiaga kahora nanginya onaimwe ikarũgama nĩgetha hote gũkĩra kwoguo ndakĩrire o kahora, ndiatengerire nangiona ũndũ ũcio wagĩrĩire na niĩ ona no nyende gũthondekwo kũndũ kũingĩ kwĩna handũ ta haha ha gũkĩrĩra nĩgetha mũndũ akahota gũkĩra ũtagwĩtigĩra.

Huduma center nĩ obici ya thirikari na ĩheanaga motungata ngũrani, motungata o mothe marĩa mangĩtuma mũndũ athiĩ obici ya thirikari kuma kũoya ibandĩ, kuoya pasipoti, kuoya NHIF, kuoya NSSF, maũndũ maya mothe na mangĩ maigĩ rĩ, nĩmo maheanagwo nĩ Huduma center kwoguo nĩnyonaga arĩ kĩndũ kĩega tondũ handũ ha gũtinda ũgĩthĩ gwa thirikari nĩũguka na ũhingĩrio marĩa ũrenda o na ihenya.

Rori ĩno ĩkuaga macini cia kwenja maĩ iria ihũthikaga kwenja ndobori kaingĩ kũndũ kũrĩa kũmũ nĩkuo ihũthĩkaga na gwitũ ti kũndũ kũmũ na maĩ matikoragwo marĩ haraihu mũno kwoguo andũ menjaga gĩthima no hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda maĩ matakaniara rĩ, nĩnyonaga magĩetha andũ aya magoka makamenjera igaenja ta thikũ ithano, ithathatũ, mũgwanja ũguo ikarĩkia.

Ingĩtua kũruta mũndũ gũtuma gikabũ rĩ, tũngĩamba gwetha atumĩa akũrũ tondũ nĩo nyũnaga moĩ gũtuma. Hangĩkorwo hatirĩ mũtumia tũngĩona rĩ twethe rĩngĩ handũ hendagiũ ikabũ icĩ tũrie ũcio ũrendia kũrĩa arutaga ikabũ cĩake nĩgetha twethe mũndũ wa gũtuonia kana akorwo nake nĩoi rĩngĩ nũatuonĩe gũtuma. Kũngĩaga ũguo rĩ intanetĩ na mũno mũno nenda-inĩ ta cĩa youtube kana pininterest nĩgũkoragwo na andũ mabudithanagĩa maũndũ ta maya.

Andũ aya nĩ mbaũ maratũra magĩtũmĩra thoo itarĩ ya kũhũthĩra betũrũ kana ndithũrũ. Mũndũ ũmwe arũgamaga mwena wa igũru na ũcio ũngĩ agathiĩ mwena wa thĩ, makaiga kĩrĩa marenda gwatũra gatagatĩ kao. Rĩu ũyũ wĩ mwena wa igũrũ agatindĩka mwena wa thĩ, nake ũyũ wĩ nathĩ akamĩtindĩka naigũrũ. Mageka oro ũguo, ĩgathiĩ ĩthĩĩte ithĩĩte ĩkĩrutaga mũra, nginya magatũra rũbaũ.

Ĩno nĩ thoko ya irio, na indo iria irendio nĩ marigũ meru, mababaĩ, maembe, macungwa, makorobia, ndimũ, merini, nyanya, mbiriganya na indo ingĩ. Hena atumia marenderia tũthoko-inĩ, tũthoko tũgitĩtwo na nyeki, na haha mbere naho he mũndũ ũrenderia handũ nja aikarĩte thĩ tu akaigĩrĩra indo ciake bomu-inĩ.

Ngarĩ ĩno ĩhũthikaga iria-inĩ, gũtũikania kuuma mwena ũmwe gũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa mũrakĩrĩra iria-inĩ. Nĩndĩ ndamĩhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩte mwena wa Siaya, na hĩndĩ ĩrĩa tũrahetũkĩra iria rĩa Victoria nĩyo twahũthagĩra. Nĩ ndakenire tondũ rĩarĩ rita rĩakwa rĩa mbere, na ndĩthĩini nĩ ndahotaga kũĩrorera kuona ũrĩa iria rĩrĩinene. Koguo ũcio nĩ ũndũ wangenirie.

Nĩndĩ ndathiĩ nyũmba ya monanĩrio ya Kenya na nĩndakorire kwĩna indo nyingĩ, nĩndonire mbica cia tene, hĩndĩ ya mũkoroni na nginya hĩndĩ ya independence na ngĩona indo cia hũthagĩrwo nĩ andũ a tene indo ta mathaga ma gwĩkĩra ngingo, moko, magũrũ ngĩona mbugi, ngĩona indo ithondeketwo na inya, indo ĩthondekwo na nyũngũ na indo nyingĩ cia tene ciarĩ kuo.

Nĩndĩ ndaruta wĩra wa gũikara na cĩana wa daycare, na nĩ mũrata wakwa ndateithagia. Twarehagĩrwo twana kuuma twana tũnini tũkenge, tũkareherwo twana twa mwaka ũmwe, ĩrĩ, tongĩ ũnatwathiaga natharĩ twauma cukuru tũgoka kuo. Ũrĩa twekaga nĩ atĩ nĩkũrora twaroraga cĩana icio tũgathaka nacio, tugacihe irio, karĩra tũgakahoreria ningĩ karĩa kabatara gũcenjio nabĩ tũgacenjia. Nĩndakeneire wĩra ũyũ tondũ ciana nĩikoragwo irĩ jajamũku mũno.

Ciana ciakwa tondũ nĩithiaga cukuru rĩ, nĩtũkoragwo na mathaa ma kwĩrorera terebiceni na nĩ twĩtĩkanĩirie, mambagia kwĩrorera kuma thaa ikũmi, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo makoragwo marĩkĩtie wĩra wao wa cukuru makerorera nginya rĩngĩ hau thinacara, mũndũ agathiĩ agethamba agoka akarĩa irio cia hwa-inĩ, agacoka oho atekũrio nĩ mũndũ makerorera nginya thaa igĩrĩ, thaa igĩrĩ cia kinya makahoria terebiceni magathiĩ magekinya na magakoma, ũguo nĩguo tũkoragwo twĩtĩkanĩirie.

Nĩ ngũraga indo mũno kũgerera intaneti-inĩ, na nĩ nyonaga njĩra ĩyo injagĩrĩru tondũ rĩmwe ndikoragwo na mathaa ma gũĩtũara nduka-inĩ, kana ona ngakorwo nduka ĩrĩa ndĩrenda kũgũra ĩ handũ haraya. Rĩu rĩ ũrĩa njĩkaga, njethaga namba ya mwendia, tũkaranĩria, ingĩona nĩ mũndũ mũcanjamũku na nĩ aranjokeria ũrĩa ndĩrenda rĩ, nĩ ngũraga. No ingĩona nĩ araikara angĩkanjokeria, ngatigana na kĩndũ kĩũ tondũ nĩ kenyaga twahota kũhĩtania kana rĩngĩ gĩikaare kĩngĩkanginyĩra.

Guitũ gĩko kĩa mũthemba wa mairio rĩ, tũtiteaga nĩ kũhe tuheaga ngũkũ, nakĩo kĩa maboga na manyeni na makoro ma matunda na indo taicio rĩ, tũkenjera irima tũgaikia ikabuthĩra ho igatuĩka thumu ũrĩa tũhũthagĩra mũgũnda nakĩo gĩkĩ kĩngĩ kĩa wa mũthemba wa plastic na maratathi na indo ingĩ nĩ gũcina tũcinaga na tũcinaga ta rita rĩmwe kiumia, nĩtũgeragia kũnyiha nyihia gũteanga indo, ũguo indo iria ingĩhũmĩka ta mĩkebe chuba nĩtũhũthagĩra rĩngĩ.

Maũndũ marĩa marehaga mbara mĩciĩ-inĩ rĩ, wambere angĩkorwo nĩ mũthuri na mũtumia rĩ mangĩaga gũthikanĩrĩria, rĩngĩ hagakorwo harĩ mũndũ ugaga ũndũ na ndaiguo kana akona ta araimwo gitĩyo hĩndĩ ĩyo no gũkorwo na mbara. Angĩkorwo nĩ aciari na ciana rĩ, ona rĩmwe ciana nĩciagaga gũthikĩrĩrio kana o nacio igakorwo citirathikĩrĩria aciari a o na hingo ciothe andũ angĩkorwo matirathikanĩrĩria koguo matiraiguana rĩ no mũhaka gũkorwo na mbara.

Mũthenya wakwa ndĩwambagĩrĩria na gwĩkinya magego ndokĩra o ũguo, na gwĩthamba maitho, ngahiũha ngathiĩ riko, ngaruga cai, ngaruga mĩkorogo, haya o naihenya naihenya ngathiĩ ngokĩria ciana, ngaciharĩria, ngacihe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ngacoka ngacitwara cukuru. Rĩu ndacoka rĩu naniĩ ngaikara thĩ, nganyua cai na ngarĩa kĩrĩa ngũrĩaga, ngathambia indo, ngathambia nyũmba, hangĩkorwo harĩ kaũndũ kangĩ ngwendaga gũĩka ngeka, ngacoka naniĩ ngeharĩria naihenya ngauma ngathiĩ wĩra.

Gũakwa ndikoragũo na aruti wĩra a mũgũnda, no hĩndĩ ĩrĩa ndabatara gũĩkĩrwo kaũndũ nĩ njethaga andũ ngamahe kĩbarũa. Rĩu gũcimba nyethaga arũme to nĩ nyonaga ta macimbaga naihenya, na akorwo nĩ kwenja marima. Nakuo kũhanda rĩ atumia nĩo njethaga, magoka tũkaruta wĩra ũcio nao, tondũ nĩ wĩra wa kũinamĩrĩra atumia nĩ mahotaga. Na kũrĩmĩra tondũ nĩ wa kũinamĩrĩra rĩ, no atumia njethaga. Narĩo hĩndĩ ya kũgetha akorwo nĩ mbembe njethaga arũme. Akorwo nĩ kwenja waru kana gũtua mboco, icio tũtuaga na atumia.

Gwitũ mĩanga nĩyo ĩrĩmagwo kaingĩ gũkĩra gĩkwa na nyonaga ĩkĩrĩmwo kaingĩ tondũ no kũhandwo ĩhandagwo ndĩrĩ wĩra mũingĩ, ya handwo ũgaikara ũgathie o kũgetha thutha ta wa mwaka ũmwe. ikwa kaingĩ gwĩtũ nĩiremaga kũgĩa tondũ nĩirĩyagwo mũno nĩ huko koguo ũkoragwo ũrĩ ũndũ mũnene ũngĩgakinya atĩ nĩ wakorwo na ikwa cia kũigana mũgũnda-inĩ waku.

Nduthi gwitũ nĩ ikoragwo irĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ ikũgĩraga o harĩa ũrĩ. ũhũragĩra mwene nduthi agakũgĩra ona akorwo nĩ ũtukũ no ũkuona mũndũ wa gũgũkua. Ningĩ nĩ ihotaga kũingĩra kũria ngari itahotaga kũingĩra, kũoguo ũrĩa andũ maumĩragia mĩrigo kuma kũndũ kũraaihu rĩu matitindaga magĩka ũguo. Na ũngĩkorwo wĩnabata na gũthiĩ handũ na ihenya, nduthi nĩ ĩteithagia mũno tondũ ĩgũka ĩkũguthũkie na ndĩikaraga njamu-inĩ ta ngari.

Nĩnyendete kũhũthĩra inya ona ciihũri inya ndĩcihũthagĩra hĩndĩ ĩrĩa ndĩragagatia ũcũrũ na ona rĩmwe nĩngagatagia iria nacio hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe yakwa yaciara cihũri nacio hũthagĩra hĩndĩ ĩrĩa andũ maranyua ũcũrũ gwakwa cingenagia tondũ nĩcia ũndũire kwoguo nĩcindirikanagia kĩhumo gĩakwa thĩna wa indo ici nĩatĩ akorwo nĩ kĩnya kana kĩihũri kĩu kĩngĩgũa kana kĩringithio hanini nĩgũkua gĩkuaga kwoguo itikoragwo na ihinda inene cia gũtũmĩka.

Gũthambĩra nĩ njĩra njega ya kũnogora mwĩrĩ na gũcamjamũra meciria ona gwĩkenia hindĩ ĩrĩa mũndũ arĩ na matha kwoguo mũndũ oro wothe ũngĩkorwo na bata nagwetha ũndũ wa kũmũkenagia rĩ, no athiĩ erute gũthambĩra no nĩ wega kũmenyaga maĩ marĩa ũrathiĩ gwĩthambĩra namo mahana atĩa, kũngĩhoteka mũndũ akahũthĩra maĩ mekĩrĩtwo ndawa nĩgetha ndũgakiume kuo wĩna mĩrimũ, ningĩ no wega gũkoragwo mũrĩ andũ aingĩ kana onakorwo mũtirĩ aingĩ rĩ, hagakorwo na mũndũ ũngĩgũteithia rĩngĩ kũngĩthiĩ ũndũ ũremwo nĩgũthambĩra hĩndĩ ĩrĩa wĩkũu maĩinĩ.

Kũhũra nguo nĩũndũ itendete ona hanini na mũno makĩria tondũ tĩri wa gwitũ nĩ mũtune na nĩ unyitaga nguo mũno. Koguo angĩkorwo kwanja nĩ nguo cia ciana ũngĩgakumutha nguo ĩyo nginya ĩthere nĩ ũgũikara na ũngĩaga kũmenyerera ona nguo ici no igace. Rĩũ ũrĩa njĩkaga nĩatĩ ndietagĩrĩra nguo ici cingĩhe na nĩnjokaga ningĩ ngetha mũndũ wa gũka kũhũrĩra, mũndũ wa kĩbarua ngamũrĩha tondũ niĩ nĩndaremirwo biũ nĩ kũhũraga nguo kaingĩ.

Niĩ nĩ menete kũhũra nguo biũ, na kĩrĩa gĩtũmĩte mene nĩ atĩ tĩri wa gũitũ nĩ mũtune, ũnyitaga nguo ũkageria gũkumutha nguo ĩyo, nginya ũgetihangia moko, ũgaikara hau hakuhĩ matha hakuhĩ ũikare mũthenya mũgima, na nguo itirĩ irathira. Kwoguo niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndonire ndikũhotana na nguo rĩ ngĩmenya ndirĩtindaga ngĩnogia. Ngĩambia gũetha mũtumia wa gũka akahũrĩra, ngamũrĩha na kĩmũthenya.

Aya nĩ anake erĩ meroreire kĩndũ thimũ-inĩ, me nyũmba thĩiniĩ handũ metha-inĩ. Ũrĩa ũnyitĩte thimũ aikarĩte thĩ nake ũcio ũngĩ arĩ thutha wake. Thimũ cia mũthemba wa smart phone nĩiteithagia mũno harĩ gũcanjamũra andũ tondũ mũndũ nĩaingĩraga intaneti-inĩ, ũgathiĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria mwanya mwanya, rĩngĩ ũgetha video cia mathekania, wahota ona gũthoma kaũndũ oro oho, kwoguo mũndũ arĩ na thimũ ya mũthemba ũyũrĩ, no hinya akorwo akĩmboeka.

Mũirĩtu ũyu nĩ gũthiĩ arathiĩ gũthambia nyũmba na ahana ta arathiĩ gũthambia kũndũ kũingĩ tondũ indo iria akuite ni mathabuni na indo cia kũhũthika kũndũ ngũrani imwe cia indo iria ndĩrona nĩ hapiki, ĩyo nĩ ndawa ya gũthambia kĩoro hena ndawa ingĩ ya gũthambia dirica kana handũ hena ngirathi, hena ndeto na ingĩ cia kũraga jamuthi, hena thabuni ũhana torĩ wa gũthambia indo wa maĩ na hena maraci marĩa mahuhagĩrwo nĩgetha rumu ikanunga wega, oho nĩndĩrona hena tissue

Mbathi kaingĩ irutaga wĩra wa gũkuwa andũ kuuma handũ hamwe, ikamatwara taũni, na kuuna taũni, igĩcokaga. O mbathi o mbathi nĩ ĩkoragwo na ruti yayo, na mbathi tondũ nĩ ĩhotaga gũkuwa andũ aingĩ rĩ, nĩ cikoragwo cirĩ cia bata harĩ kũgacĩrithia ũthii wa andũ kaingĩ arĩa matarĩ na ngari ciao kĩũmbe. Na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maambũra kana andũ marathiĩ handũ rĩ, mangĩkorwo marĩ aingĩ nĩ makomboraga mbathi mũthenya ũcio ĩkaga gũthiĩ wĩra wayo wa bara wa kawainda, ĩkamakuwa na ĩkamacokia.

Kĩmwana gĩkĩ nĩkũhanda kĩrahanda mũtĩ handũ kĩharoinĩ hena nyeki. Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũndũ wĩ bata tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mĩtĩ mĩingĩ rĩ, nĩ iteithagĩrĩria kũgucia mbura kwoguo gĩcigo kĩna mĩtĩ nĩkiuraga o kaingĩ gũkaga kũma na andũ makahota kũrima wega .Ningĩ mĩtĩ nĩ ĩcungaga rĩera kwoguo hĩndĩ ĩrĩa andũ mena mĩtĩ matihuhagia rĩera rĩna indo nyingĩ ingĩ mathũkĩra.

Hĩndĩ ĩrĩa ndĩragũrĩra ciana ciakwa kĩndũ gĩa kũrĩa rĩ, nĩnyendete gũthiĩ Supermarket tondũ nĩikoragwo na indo cia mĩthemba mĩingĩ koguo nĩhotaga kũrorania nangoya kĩrĩa kĩangenia. Tarĩũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda crips rĩ, nĩngoraga cia kambunĩ nyingĩ nangakora ciĩkĩrĩtwo indo nyingĩ ngũrani. Tarĩũ harĩ ciĩkĩrĩtwo cumbĩ mũtherĩ, nĩharĩ ĩngĩ ĩkĩrĩtwo biribiri harĩ ĩngĩ ĩkĩrĩtwo ndimũ harĩ ĩngĩ ĩkĩrĩtwo nyanya koguo ũkarorania nginya ngona ĩrĩa ndĩrenda mũthenya ũcio.

Ũndũ ũrĩa njiguĩte wĩgiĩ mbarathi nĩ atĩ, nĩhinya mũno kwĩruta gũtwara mbarathi, mũno mũno angĩkorwo ndwambĩrĩirie kwĩruta ũrĩ o mwana. Wakerĩ nĩ atĩ mbarathi no ĩkwende mũno, kana ĩkũmene. ĩngĩkwenda nĩ ĩgwathĩkagĩra, na nĩgetha ũthiĩ gũcindana nayo rĩ, nĩgetha ĩteng'ere nonginya ũkorwo mwĩna ũrata mũno nayo. No ĩngĩkorwo ndĩkwendete ona no ĩrege gũthiĩ ona kana ĩkũrũnde.

Ingĩtua kũruta mũndũ gũthabĩra-rĩ, no ndĩmwetheire mwarimũ wa kũmũruta, tondũ onakorwo nĩnjũĩ gũthambĩra, ndiũĩ ũguo mũno, ũndũ ingĩhota kũrutana. Ũndũ ũngĩ tũngĩka, tũngĩthiĩ intaneti-inĩ, twethe bindio irarutana ta YouTube nĩ kũrĩ arutanĩ aingĩ. Nĩ maũndũ maingĩ mũno mũndũ angĩruta kũhetũkĩra intaneti-inĩ, kwoguo ona gũthambĩra mũndũ no erute.

Aya nĩ arutwo marathomera horoinĩ na hena mũndũ ũrũgamĩte haha mbere marathikĩrĩria tondũ othe marorete mbere na nĩmahingũrĩte mabuku na ona amwe nĩmanyitite tũramu makiandĩka. Mwarimũ arũgamĩte naharĩa thutha kwoguo tiwe aramathomithia no akorirwo rĩngĩ hena mũrutwo kana mũndũ ũngĩ ũramarĩrĩa nakuo nakũrĩa thutha horoinĩ nĩkũigwitwo locker iria itarahathĩka na itĩ cia plastĩki nokuo ciigĩtwo.

Kĩndũ oro-gĩothe kĩrĩaga igũnyo na tũtambi mũgũnda-inĩ nĩ gĩteithagia mũno, Kana kĩndũ kĩu nĩ nyoni, kana nĩ ciĩmbu, kana magĩ kana ona nĩ thigiriri, nĩ iteithagia mũno tondũ mũrĩmĩ nĩ ahotaga kũrĩma atakũhũthĩra ndawa nyingĩ cia kũnĩna tũtambĩ. Kwoguo wambere nĩ atĩ mahũthĩro nĩ manyihanyihaga. Wa kerĩ nĩ atĩ ndawa ciĩna chemical njũru ciaga kũhũrhĩka rĩ, noguo ona maciaro megũkorwo marĩ mega.

Gũkũ nĩ Embu taũni thĩiniĩ na handũ haha nĩhoĩkaine mũno tondũ nĩhakoragwo na mũicũhio mũnene mũno kwoguo andũ aingĩ nĩmahamenyaga. Hena ngari cia mũingĩ, hena nduthi, hena ngari ciĩ andũ kĩũmbe na hena andũ marathiĩ magũrũ kwĩna nyũmba cia ngoroba cia kũrutĩrwo mbiacara na ona nĩ harĩ nyũmba ĩmwe ya madagĩtarĩ nakuo nakũrĩa thutha rĩ hena booster nene ya netiwaki.

Ingĩcemania na mũndũ mwerũ wĩra-inĩ gwitũ rĩ, wambere nĩ kũgũgeithia ingĩmũgeithia, njoke ndĩmwĩre rĩtwa rĩakwa, na ndĩmwĩre wĩra-inĩ ũcio ngoragũo ndĩ rũhonge-inĩ rũrĩkũ. Oho ndĩmwĩre karibu ma angĩkorwo na ũndũ arabatara kuonio kana kũruta wĩgiĩ wĩra ũcio witũ, no oke ndĩmũteithĩrĩrie.

Kũina mwomboko rĩ, wambere nĩ atĩ no mũhaka mũkorwo mũrĩ andũ erĩ, tondũ ndaci ĩno yainagwo nĩmũndũrũme na mũtumia. Wakerĩ nĩatĩ no mũhaka mwĩrute ikinya mũrĩ erĩ nĩgetha mũrĩhota gũtwarana. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ nĩmubatairuo nĩkwihumba ũria kwehumbaguo hĩndĩ ĩyo, koguo mwĩkĩre nguo cia kĩndũire cia kũina ndaci, mwĩkĩre mathaga ta hangĩ na kĩrĩa kĩngĩ okorwo nĩ iratũ mwĩkĩre nyamũga, akorwo nĩ ngũbia mwĩkĩre ithondeketwo na ngothi nyamũ na ũrĩa ũbataire gũkua gĩcuthĩ akorwo nĩ mũthuri akue.

Mũkoroni atanoka rĩ, gũtiarĩ na bũrũri wetagwo Kenya. Kwoguo gũtiarĩ na mũtongoria wa gĩũteti wathanaga guothe. O rũrĩrĩ o rũrĩrĩ, nĩ rwarĩ na mwathanĩre warũo. Nĩ kwarĩ na arĩa mathagwo nĩ mũndũ wetagwo mũthamaki, kũrĩ arĩa mathagwo nĩ ũrĩa wetaga mũramati, harĩ angĩ mathagwo nĩ athuri a itũra. Kwoguo ndũ maikaraga kwao magathwo na mwathanĩre wao.

Mahũthĩro makwa ma mbeca rĩ, nĩmathiaga magĩcenjagia mĩeri ĩtiganĩtee tondũ maũndũ marĩa makoragwo kuo namo nĩmathiaga magĩcenjagia. Tariũ hena mĩeri ĩrĩa ngoragwo nĩndĩrarĩha cukuru, hena mĩeri ĩrĩa ciana ciakwa ikoragwo igĩkungũira mũthenya wao wa gũciarwo, hena mĩeri ĩkoragwo na thigũkũ, hena mĩeri tũkoragwo tũkibanga kũinũka gĩcagi, hena mĩeri ĩkoragwo rĩngĩ kwĩna harambe kanithainĩ, hena maũndũ maingĩ mahanĩkaga, kwoguo o mweri o mweri wahota gũkora mahũthĩro nĩmaracenjia.

Mũtongoria wa ndini ũrĩa wĩna gaturwa kaigũrũ kanitha-inĩ witũ rĩ, etagwo Moderator. Na nĩwe ũrũgamĩrĩire kanitha ciothe iria irĩ Kenya. Nĩ nyonaga harĩ bata atongoria aya a ndini kũheyo marĩtwa ngũrani. Tondũ marĩtwa maya nĩmo makũmenyithagia ũrĩa mũndũ ũyũ aikarĩke wĩra ihinda rĩigana atĩa, nĩgetha ona ũgĩthiĩ gũtungatwo nĩwe rĩ, nĩ ũramenya harĩa akinyĩte. Tarĩu waigua nĩ Mũinjiristi, nĩ wamenya harĩa akĩnyĩte, akorwo nĩ mũtungatĩri, nĩ ũramenya harĩa akinyĩte, waigua nĩ Moderator ũkamenya akinyĩte ha.

Mũtongoria mũnene wa kanitha gĩcigo-inĩ gitũ-rĩ, nĩ mũtungatĩri na akoragwo arũgamĩrĩire parish ĩna kanitha ithano. Maũndũ marĩa mothe mekagwo kanitha-inĩ ici ithano-rĩ, nĩ mũtungatĩri ũtongoragia, maũndũ ta andũ gũbatithio ona akorwo nĩ ciana kana andũ agima, andũ kwamũkĩrwo nĩgetha manjĩrĩrie kũrĩa gĩathĩ, atumia a ngirũndi kwĩhitithio, athuri a PCNF kwĩhĩtithio. Maũndũ maya mothe matongoragio nĩ mũtungatĩri.

Aini arĩa njũĩ kuuma Mũrang'a, wambere nĩ Queen Jane, na rwĩmbo rũrĩa rwake njũĩ rũĩtagwo 'Ndũtige Kwĩyamba'. Mũini wakerĩ njũi kuuma Mũrang'a nĩ John Ndemethio, na rwĩmbo rwake nĩ 'My Dear Ndukũ'. Na mũinĩ wa gatatu ũmĩte o Mũrang'a nĩ Timo na Mbũrũ, nake rwĩmbo rũria ainĩte nĩ 'Ũrethũathũa'.

Tũngĩcemania na mũrata wakwa thoko-inĩ rĩ angĩkorwo arĩ haraihu na niĩ no ndĩmwanĩrĩre ndĩ mwĩte rĩtwa rĩake tondũ nĩ tũrĩ itherũ mũno nake, njoke ndĩ mũrie "hĩ kaĩ ũgũkaga thoko na ndũngĩnjĩra?" ningĩ rĩu ndamũkuhĩrĩria nĩrĩo tũngĩgeithania ndĩmũrie ahana atĩa, kwao kũhana atĩa na ndĩmwĩre ona niĩ ũrĩa ngoretwo hana.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ-rĩ, ainĩ arĩa meyumĩrĩtie na mena ngumo nĩ arĩa marahota gũthiĩ kũina nyĩmbo ciao irabu-inĩ, na kũndũ kwĩna magongona. Mũini wa mbere wĩyumĩrĩtie nĩ Davi Kamoko, na ũcio oĩkaine tondũ ainaga nyĩmbo cia tene na nĩathakaga kĩnanda gĩa kondion. Mũini ũngĩ ũĩkaine nĩ Samindo tondũ nake nĩ athiaga irabu mũno na nĩ athakaga ngita. Na mũini ũngĩ na nĩ athakaga ngita na nĩ athiaga kũina irabu mũno nĩ Waithaka wa Jane.

Mananathi marĩa maingĩ makũragio Kenya rĩ, makũragio mwena wa Thika mũgũnda wĩtagwo Delmonte na magacoka magathondekwo juici na marĩa mangĩ magekĩrwo mĩkebeinĩ makendio Kenya na marĩa mangĩ ona makendio nja ya bũrũri, ningĩ nĩkũrĩ andũ kĩũmbe mehandagĩra manananathi mũnomũno mĩena ya gĩthii na mĩena ya Mombasa na Malindi kũndũ kũrĩa kũrĩ ũrugarĩ wega tondũ mananathi kaigĩ makũraga handũ hena ũrugarĩ.

Matawa ma Lion Lights mathondekirwo nĩ mwanake mũmathai wĩtagwo Richard Turere mahũthagĩra ũtheri wa riũa na mathondeketwo ũndũ mahenagia ũndũ mĩrũthi yamona ndĩkuhagĩrĩria harĩa marĩ kwoguo harĩa mahiũ marĩ rĩ, nĩho matawa macio mekĩragwo magathiũrũrũkĩria, mahiũ rĩu matingĩtharĩkĩrwo nĩ mĩrũthi nayo mĩrũthi ĩgakorwo tondũ ndĩroka kũrĩ mahiũ rĩ, andũ nao magatiga kũmĩuraga ũrĩa mamiũragaga tene.

Ingĩtua kũrũta mũndũ kũrĩithia ngũkũ cia ngirĩndi rĩ, wambere nĩ atĩ ingĩetha kũndũ kũrarĩithio ngũkũ ici, ta rĩu angĩkorwo ndĩ gwitũ Nyĩrĩ tũ ngĩthiĩ kũndũ mũgũnda wĩtagwo Bradegate kũndũ kũrĩthagio ngũkũ nyingĩ mũno cia ngirĩndi nĩgetha twĩrorere na tũmenye nĩ kĩĩ maciheyaga kuma hau tũkorwo nĩ twathoma kaũndũ. Ningĩ ũndũ ũngĩ ingĩka nĩ atĩ tũngĩhuthĩra intaneti na mũno mũno YouTube tũrore andũ marĩithagia atĩa, na nĩ kĩ na kĩ mahũthagĩra, mathondekaga irio atĩa, ngũkũ ciarwara mekaga atĩa, maũndũ maya mothe twĩrute.

Mũndũ mũgeni angĩthiĩ gwetha motungata ma ndagĩtarĩ wa ciana thibitari-inĩ, wambere nĩ atĩ, abatarwo nĩgũthia harĩa harandĩkĩrwo kandi, ahenyane rĩtwa rĩake, rĩa mwana na kĩrĩa kĩngĩ agwĩtio na angĩrwo arĩhĩre, athiĩ akarĩhe harĩa erĩrwo, nĩngĩ kuma hau nĩ ho akwĩrwo harĩa egũthiĩ, hahota kwĩrwo athiĩ kũrĩa ciana ithimagĩrwo ahota kwĩrwo athiĩ room ĩrĩa ĩna ndagĩtarĩ mũna, ũguo nĩguo abatarwo nĩkũrũmĩrĩra.